gino ipone yath, kisepone to ikete e dier ot kata ikete e frij kuma ng'ich mondo kik onyoch. Nikech konyoch, ka toke no osenyoch, to iye dhi bedo ma wach kendo ma kech. To okobed ma mit kendo kethruok mare yot seche ma osebet kamano no.

Mokwongo, gima agombo ne gima agombo mondo mi otimre kata mondo mi sirikal olosi, en wach mar sweet. Sweet onego gol, kendo sweet miyo lake nyithindo mang'eny tow ahinya. Kendo miyo nyithindo mang'eny madongo lakegi gi, lakegi tur tur kendo bedo maricho richo ahinya.

Gima biro e pacha kar kae, en ni mae ng'atni dwaro kawo hola. Kendo hola mar migao miluongo ni Zara, to hola ni, aneno kumoro kondik ni purchases. Matiende ni ati, okawe nikech en kode gi tich, kendo nitie gimodwa timo kode. Ma omiyo okawe mondo mi okonye loyo lwenje ne machande go.

Karkae, aneno jatend piny mar Kenya. En kod nengo nekech orito kuma lach, kenmdo orito piny maduong' ahinya. Kendo ting' moting'o no ok yot mondo mi jomoko ting', aneno nyaka jo rochere. Jo rachere nigi nengo nikech ging'ere kaka jokk ma ni kod mwandu mang'eny. Kendo gin jok moko ma omeo ahinya, koroegin gin kod nengo gi.

Gima bire pacha kaneno tijni eni, mae ng'ato nopidho yien kendo nopidhe ka pod otin ahinya. To yien oseti modongo boromo kamano, koro gipimo kaka juala no rom, mondo ni gidhi kuny bur marom kod juala no. Ma ka gikawo yieni ni ba gikete bur ba gikunyo no, to romre kod kaka ne gipimo. Kendo miyo yien thuolo mar dongo maber, kendo dongo koyarre maber. Kendo odongo kotegno ma kata kaka yamo kudho to yamo ok nyal ture kata ok nyal goye piny.

Karkae tokang'eyo ng'ato, lakini gin kod nengo jogi. Gin kod nengo nikech gin jogo mosomo kendo kod gin kod rieko mang'eny. To waneno ka kar kae, giting'o picha moro, to kendo igogi picha gibende. To gin kod nengo nikech gin jomosomo to girwakore maler, kendo gijok moko manyalo wuoyo maber e mbele ji. Kendo ginyawacho kisungu ma pache ler e mbele ji.

Gima timore kae en ni magi jopiny ma ipogo gik moko. Aneno ka ongede kodi bage mag ting'o lewni, ipogo gi. To magi joma ochando kendo gin jokma thagre ahinya. Be e gimomiyo ikonyogi kendipogogi gigi mondo mi ginyal umre gibende. Gimbe ginyale kano lepgi maber kaka jomoko kano lepgi.

Kaneno gini, to gimakwongo bire pacha en ni ma en jang'wech mae mar piny Kenya kae. Kendo en eng'wech oringo, oringo ne piny Kenya, mondo mi kenya onwang' okombe. Kendo ng'wech moringo ni enbe konye kakodak e ode nikech oboyudo yuto moro e ode samoringo no moyombo. To nitie kakidhi chule, to oyudo pesa mokonyore go gi nyithinde.

Gima timore ka en ni magi polise, to polise gi a gin e romo mar polise To kendo girwako lewni machal gite. To koro gine gitimo mazoezi, girie dendgi kendo gipuonjre mathoth gik ma onegobedni gitimo. Kendinyisogi gik monego gitim, kod gik mokonego gitim. Nikech nitie polise moko ma gin gionge oruma kuom japiny, gin gineka neka. Koro apa ni mago e gik monegobednni ipuonjogi bang' kagise riere kamae.

Magi nenore ni gin jopuonje e skul, kata gin jotelo e migao moro. To jok morwako lewni moko ma majan gi to gin jotelo e migao mondik kanyo ni helpline. To gikony gibiro ma gimiyo jogi buge moko, kendo apani nitie kaka giting'o migap jogi malo. Kendo nitie hola moro ma gimiyogi madhi konyogi e yore moko mopogore opogore.

Tijni oselokre e alworawa nikech kinde machon kane nyithindo ne dhi skul, mokwongo ne girwako lewni ma oti nikech thagruok ma githagre. Aeto kendo kuonde mane gisome ok ne ler, to gi e sani, sani piny olony ma nyithindo somo kuma ler. Nyithindo rwako lewni maler, nyithindo orit, gichiemo nyaka maber. E sama gipuonjo ipuonjogi nyaka gitiyo kod gik moko ma nyasani, gik moko ma digital. Kaka kompyuta, laptop, ikonyo gi ma konyogi e somo. To jok machon mago gik ma ne onge manipuonjogi gi chok e bod, lakini sani to nitie kalam moro ma iluongo ni white board emi ndiko negigo sani. Koro mano ema aparo ni ati nyalo bedo ni ati e kakoselore e alworawa gi e sani.

Mokwongo, wach man kod nengo kar kae mokwongo en laptop manyathino oting'o no. En kod nengo nekech en gima nyasani kendo tiyo kode tek to be marariyo beche bende tek. Ae wuoch ma nyithindo go orwako go be nikod nengo, kech yudo wuoch ruako wuoche ok ne yot ndalo machon. Aeto wuoche bende okinyal kwanyo, nyaka inyiewe gi pesa, koro en kod nengo. Lewni ma girwako bende nikod nengo nikech lewni bendi nyiewo pesa. Ae kom ma gibete ni be nikod nengo nikech komni bende olose kod chumbe ma onge kuminyalo gole kokonyiew gi pesa. Ae nyithindo gi wegi gin kod nengo nikech gibende gisomo giriek ging'e tiyo kod gino, koro gibe gin kod nengo. Ae alwora no te be nikod nengo nikech alwora oting'o muya ma ji yweyo kendo muya no miyo ng'ato bedo kod nengo ahinya.

Ka aneno kar kae, to gima bire pacha en ni ati, mae en ng'at ma odwa medore somo. Kendo obiro e kama ikane buge, mondo mi okaw monyalo somo. Kendo omed kotiegre ahinya, omedo rieko ewi rieko ma enga godo, emomiyo obiro kae. Kendo ka nitie buge aina ga aina, luwore nidwa somo ang'o.